Rĩrĩa nguona kaũndũ ta gaka menyaga ĩmwe kwa ĩmwe aya no makorwo nĩ andũ a mũciĩ marakenerera kĩgongona mee hamwe, thutha wao gũkorwo materĩgaine kana thutha wao gũcemania, ĩno ĩronania ĩmwe kwa ĩmwe mena gĩkeno kĩnene mũno, nĩkĩo rĩrĩa macokanĩrĩra hamwe merana atĩrĩrĩ ũmũthĩ tũthĩnje kabũri, kagũkũ, kana ona kang'ombe kanini gacaũ tũrĩe hamwe tũkeneranĩre, tondũ tũtiĩrĩgaine, kana magĩcokia ngatho, kana no gũcokeria mwĩrĩ ngatho.